Hĩndĩ ĩrĩa ndona ũũ, ndĩciragia ũrĩa ngoragwo ngĩthiĩ nduka-inĩ, mũno nduka ici nene, na ndarĩkia kũgũra indo iria ndĩracienda, nĩ makoragwo magĩkũhe rĩthiti ĩhana ta ĩno, na nĩ ĩgũteithagia mũno nĩ, nĩ ũndũ wa atĩ, nĩ ũhotaga kũrũmĩrĩra o kahora na ũkona mbei ya kĩndũ gĩothe kĩrĩa wendeirio, na kogwo ũgakorwo ũgĩkorwo ũkĩhota gwĩka mathabu maku wega, na no ĩgũteithagia gũkorwo atĩ ũkĩonania nĩma, indo icio nĩciaku, na nĩwe ũcigũrire na nĩ ũcirĩhĩire, thogora ũrĩa cigũbatiĩ gũkorwo cikĩrĩhĩrwo.

Hĩndĩ rĩrĩa ndona ũũ ndirikanaga mũthenya ũmwe ndathiĩte handũ nduka-inĩ kũgũra kanyamũ ndendaga na kwarĩ nduka yarĩ kũraihu na gwitũ. Na hĩndĩ ĩrĩa ndakĩneirwo kĩrĩa ndendaga, nĩ nderirwo ndĩhe no ngĩthiĩ kũrĩha nĩndahĩtirie na namba ĩmwe, na ndahĩtia na namba ĩmwe kũguo mbeca ciakwa cikĩigĩra harĩ mũndũ ũngĩ. Nĩ ndageririe gũthaitha mũndũ ũcio mũno anjokerie mbeca icio tondũ nĩ ndaciethete na njĩra nditũ mũno. Ngĩgeria kũmũthaitha ngĩgeria kũmũhenia atĩ mbeca icio nĩcia mũndũ mũrũaru wĩ thibitarĩ no mũndũ ũcio ndanjiguire, na ũguo nĩguo mbeca ciakwa ciathire.

Rũrĩrĩ-inĩ rwakwa hĩndĩ ĩrĩa mũndũ angĩenda kwĩgaya, nĩ athiaga agetha wakiri, wakiri ũrĩa arona no ahote gwĩtĩkia. Na agagĩkorwo agĩthiĩ kũrĩ we akamũtarĩria maũndũ marĩa ekwenda, marĩa makoragwo makĩonania ũtonga wa mũndũ ũcio na andũ arĩa mabatiĩ gũkorwo makĩrĩa matunda ma ũtonga wake, kwogwo agakorwo akĩmandĩkĩte wega hau. No angĩkorwo mũndũ nĩ araigua atĩ hatirĩ na wakiri etĩkĩtie atĩ noahote gũtwara marũa marĩa angĩkorwo andĩkĩte, mũndũ nĩa, nĩethaga mũrata wake wa hakuhĩ, ũrĩa aramenya atĩ ona, kũngĩũka ũndũ mũru akorwo we atarĩ ho, mũrata ũcio wake no ahote gũkorwo akĩneana marũa marĩa andĩkĩirwo.

Niĩ hĩndĩ rĩa ndona ũũ, ũndũ ũrĩa ũkaga meciria inĩ makwa nĩ ũndũ wĩgiĩ mieke ya mawĩra ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩheanwo nĩ thirikari na atongoria ũrĩa makoragwo makĩhũthĩra mbeca ciao ciagũkorwo makĩoya mĩeke yothe ĩkorwo ĩkĩheo andũ arĩa matarĩ na ũhoti kana arĩa marabatara mawĩra macio mũno. Koguo rĩrĩa ndona ũguo nongorwo ngĩciria ngũkorwo ngĩetha kanya thĩiniĩ wa thirikari nĩgetha ngoro ngĩhota gũikara wega onaniĩ tondũ mũndũ wandĩkĩtwo nĩ thirikari nĩahotaga gũkorwo agĩikara wega na atarĩ na guoya wa wĩra wake no ũthire hingo oyothe na ihenya.

Ah kĩrĩa ndĩrona haha nĩ atĩ aya nĩ arĩmi na makoretwo mathiĩte kwĩyandĩkithia nĩgetha makorwo makĩona indo iria cikoragwo cigĩũka kuma thirikari-inĩ nene cicia ũrĩmi. Nĩ arĩmi maronekana nĩmerutĩire tondũ angĩkorwo arĩa mabangĩte raini ya gũkorwo magĩthurana nĩ haritũ no makoretwo meyũmĩtie na mageterera nginya rĩrĩa mũndũ arĩkinyĩrĩrwo na nĩgetha ahote kwĩyandĩkithia onake.